Mondo mi ng'ato chak ohala kamoro amora mo odhie kaka koro ng'atni odhii egwenge mag homabayni, nyaka obedgi oboke moya eloch magweng' ma homabay. Nyaka obedgi lisende kata license monyalo motiyogo moyaa kuom sirikal mamalo.